Sikoyat chito mpesa koyoche kwo duketab kapsafiricom ana kwo agent biik chetononjin chekisir kapsafaricom koregistanat lainishek ana duket nenekityin akinendet nepo kapsafaricom yeityo kopakoregistan lainitab safaricom koboishen kipandenyin akolewenjike nambait nekacham yekokerinjistonjin inendet lainit nepo safaricom neboishe keyotyi Mpesa en yoton sikokonoren chepkondokyik akoboishen kolipanen.

Yon imoche iyoktee chepkondok ibooshien fuliza, anan itestee fuliza koiyoktoi chepkondok ine koukilaa. Iboishien mpesa, iwendi apit noton nebo mpesa akiwe koborun kole iyokte chepkondook i,inde nambait neyokchini koyekeiyoktee koboorun kole metinye chepkondok cheomotin ak koboorun kole imuche iteste fuliza asikoyaam. Ko ingot iyoni itestee fuliza ichile agenge, ak ingot iyesyoi anan komemoche itestee fuliza ichile oeng. Ko kor komotestoi fuliza anan ko kor komefulizan en yoton.

Ole kilipondoi chepkondook keboishien oretab mpesa en oret i,ko kisiibi kouni, garisiek chechang koboishien legutab kasit anan legutab mungaret. Konetai iwendii apit ab mpesa yekaichil yoton koboorun yewendi olekole ilipan ibooshien mpesa. Yekeinde yoton koboru kole ilipan ibooshien legutab mungaret ,iyonyii choton ak kokoniin nambarisiek ,kobooru ole indoi nambarisiek. Inde nambaisiek chebo nebo garit i,anan ko chebo kondaktaa ak iyonyii ko bendii chepkondook kounotok anan ko kor koralipan akoboorun kainenyin ak chepkondok chekeriliponyii.

Elekikonorto chepkondok keboisien Mshwari koo yoche itindoi korong lekutab Mshwari neboisie anan nekararan ko oleinomdoi koyoche iyat korong lekung'ung nepo mshwari ,yakariyat lekung'ung nepo mshwari inam ikonor chepkondokuk, chepkondokuk en yoton kotutenon ,kotuten kotuten kou noondon.